Ndarora haha mbica-inĩ ĩno, nĩ nguona hena ngui, na gaka nĩ kana ka ngui tondũ nĩ karoneka nĩ kagui kanini. Ndarora haha nĩ karaheyo irio. Andũ nĩ makoretwo makĩrĩithia ngui, nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani, nĩ kũrĩ marĩithagia ci cia kwendia, na nĩ kũrĩ marĩithagia ci cia kũmaigĩra ũgitĩri kwao mĩciĩ-inĩ. Andũ aingĩ nĩ marĩithagia ngui ci cia kũiga ũgitĩri, tondũ nĩ ũkoraga ũrĩithia wa ngui nĩ mũhũthũ, na nĩ cionekaga na raithi. Kũguo itirĩ ũritũ mũingĩ rĩrĩa ũkwenda kũrĩithia ngui. Mũndũ wothe ũrĩithagia ngui cia ũgitĩri, mũno mũno matokoragwo marĩithĩtie ngui nyingĩ, marĩithagia ngui ta ithatũ kana inya. No nĩ kũrĩ andũ angĩ marĩithagia ngui, wĩ ta wĩra wao, kana biacara yao. Kũrĩa marĩithagia ngui nyingĩ, na o ũrĩa irathi cingĩhĩte, nĩ mathiaga magĩciendia. Na nĩ kũrĩ mĩthemba mĩingĩ ya ngui, tondũ nĩ kũrĩ ngui ciĩtagwo, German Shepherd, na nĩ kũrĩ ici cia kawainda, nĩ kũrĩ ingĩ ciĩtagwo nginya Rottweiler, na ciothe nĩ nĩ ikoragwo na mbei ngũrani kũringana na ũrĩa ũrenda kũgũra. Arĩmi aya kana arĩithia aya a ngui cia kwendia, nĩ makoragwo makĩgunĩka mũno na ũrĩithia ũyũ, tondũ nĩ mahotaga kuona kĩgĩna, kana nĩ mahotaga kuona ũboco wao wa o mũthenya kumana na ũrĩithia ũyũ wa ngui.

Mbica-inĩ ĩno nĩnguona haha hena mũini ũrĩa wĩna kĩmero, na nĩanyitĩte ngita. Ndarora wega nĩnguona ũyũ nĩ mũini na kaingĩ aini aya nĩmonekaga mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩmakoragwo marĩ andũ arĩa mathiaga gũkenia andũ kana mathiaga irabu-inĩ kana kũrĩa metĩtwo kinya magongona-inĩ, kũrĩa mahotaga gũthiĩ makaina nyĩmbo ciao na makahota gũcanjamũra andũ. Ũyũ nĩ no tuge nĩ wĩra wa andũ amwe, tondũ nĩũkoraga kaingĩ aini ta aya nĩmarategemea wĩra ũyũ wao nĩgetha makahota kuona mbeca iria ikũmateithia gwaka mĩtũrĩre yao. Ũndũ ũyũ nĩũkoragwo ũrĩ wa bata mĩno kinya kũrĩ andũ othe, tondũ nĩũkoraga rĩrĩa mũndũ ena igongona rĩngĩ gwake mũciĩ, kanitha-inĩ kana handũ o hothe, rĩrĩa agwĩta mũini ta ũyũ na igongona rĩake rĩkorwo rĩna andũ aingĩ, mũini ũyũ nĩokaga agacanjamũra andũ na andũ magaikara makenete. Onake mũini ũyũ nĩagunĩkaga rĩrĩa kwĩna magongona ta maya maingĩ, tondũ nĩũkoraga nĩetĩtwo kũndũ ngũrani mĩthenya ngũrani, na hau akahota gũkorwo agĩthiĩ agathũkũma kũringana na wĩra wake, na akona mbeca nyingĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno na nĩũteithĩtie mũno mbeũ njĩthĩ tondũ kaingĩ aini aya makoragwo marĩ mbeũ njĩthĩ, na ũkamahe mawĩra na makahota nginya gwaka mĩtũrĩre yao kũringana na wĩra ũyũ wao.

Mbica-inĩ ĩno nĩnguona hena mwanake, mwanake ũyũ nĩaroneka anyitĩte laptop na ndarora wega nĩndĩrona nĩ tarĩ kũndũ kana e nyũmba-inĩ ĩrĩa ĩtagwo server room tondũ nĩngũrora ngona kwĩna waya cia mĩtambo. Server room nĩ nyũmba ĩkoragwo ĩigĩtwo ĩrĩa ĩkoragwo ĩigĩtwo macini iria itwaraga ũhoro wa mĩtambo na ndarora wega nĩnguona nĩaroneka ta okĩte kũrora kana rĩngĩ hena gathĩna kana harĩ ũndũ ũtarathiĩ na mbere wega. Kambũni kana kinya macukuru nĩikoragwo na server room tondũ kũu nĩkuo makoragwo maigĩte indo ciao iria iteithagĩrĩria mĩtambo gũthiĩ na gũkinyĩra andũ othe, tondũ kaingĩ andũ arĩa marutaga wĩra kambũni-inĩ ici, kana nginya arutwo arĩa mathomagĩra cukuru-inĩ ici, nĩmakoragwo makĩhũtĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ thĩiniĩ wa maũndũ marĩa mekaga o mũthenya, na kuoguo nĩ ũndũ wa bata mũno. Na rĩu nĩgetha gũkorwo ũkĩrora kana mĩtambo yaku nĩ mĩega, nĩũbataraga gũkorwo wandĩkĩte mũndũ ũrĩ na ũmenyo, kana mũndũ ũhĩgĩrĩire mwena-inĩ ũyũ wa mĩtambo nĩgetha hĩndĩ ciothe rĩrĩa gũgũkorwo kwĩna thĩna wa mĩtambo ĩno rĩngĩ ya intaneti, nĩũgũkorwo ũkĩmũtũma kũu agathiĩ akarora harĩa thĩna ũrĩ, na agatigĩrĩra kira mũndũ nĩarahota kũruta wĩra wake, tondũ rĩrĩa mĩtambo ĩno ĩgũtuĩka ndĩraruta wĩra, nĩũkoraga mawĩra maingĩ ma kambũni kana kinya mathomo marĩa marathomwo cukuru-inĩ, no marũgame na ũndũ ũcio ndũ

Mbica-inĩ ĩno nĩ kũroneka gũkũ nĩ mũgũnda, na nĩ ũroneka nĩ mũgũnda mũnene biũ, tondũ warora na maitho maku ndũrahota kuona mũico, nĩ ndĩrona haha hena mũndũ ũrĩa ũroneka tarĩ we mwene, kana ari we mũrĩmi wa mũgũnda ũyũ, mũgũnda ũyũ ũroneka ũhandĩtwo mbembe na nĩ mbembe nyingĩ biũ, mbembe ici rĩrĩa mũndũ agũtua kũhanda nĩ wambaga ũkaharĩria mũgũnda waku, kũrĩa wambaga gũgũcimba, nĩ ũcimbaga na matinga, okorwo nĩ mũgũnda mũnene ndũngĩcimba na andũ tondũ nĩ ũkuoya ihinda inene, koguo andũ nĩ mahũthagĩra matinga magacimba mũgũnda, wacimbwo itinga nĩ rĩcokaga rĩgoka rĩkahũra harũ, nĩgetha rĩkahinyia tĩri na rĩkanina mabũrũ marĩa manene, na kuma hau angĩkorwo nĩ mũgũnda mũnene andũ nĩ mahandaga na matinga, nĩgũkoragwo na itinga rĩrĩa rĩohagwo macini ya kũhanda mbembe ici, na ningĩ angĩkorwo mũgũnda waku ti mũnene, no ũke wenje mĩtaro kana ningĩ marima, ũgacoka ũgathiĩ ũhandĩte o irima o irima ũkahanda mbembe rĩngĩ ta ithatũ kana igĩrĩ, ũrĩmi ũyũ wa mbembe nĩ wĩkagwo mũno gũkũ bũrũri-inĩ, tondũ ũngĩrora andũ aingĩ nĩ marĩmaga mbembe ici, na andũ aya marĩmaga mĩgũnda ĩno mĩnene, nĩ ũkoraga kaingĩ marĩmaga mbembe ici cirĩ cia kwendia, kũrĩa nĩ ikoragwo na thoko gũkũ bũrũri-inĩ na nginya nja wa bũrũri, ona nĩ kũrĩ marĩmaga tũmĩgũnda tũnini.

Ndarora haha mbica-inĩ ĩno, nĩ nguona ĩno nĩ barabara nene ya gũthiĩ mũciĩ mũnene wa bũrũri ũyũ wa Kenya, ũrĩa wĩtagwo Nairobi. Na nĩ nguona bara ĩno ĩna mũhatĩkano wa ngari. Na ũyũ nĩ ũndũ wonekaga kaingĩ, kũringana na mahinda. Tondũ kaingĩ nĩ ũkoraga rĩrĩa kwĩna maambura kana rĩrĩa kwĩna maambura ma thigũkũ, nĩ ũkoraga andũ nĩ aingĩ arĩa marauma mũciĩ-inĩ ũcio wa Nairobi. Rĩngĩ magĩthiĩ icagi-inĩ ciao gũthi kũgeithia aciari, kana gũthi gũcerera aciaro ao. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ kĩhĩnga kĩnene mũno kũrĩ nginya ahũri a biacara, tondũ nĩ ũkoraga rĩngĩ mũhatĩkano ũyũ, nĩ watũma mĩhang'o yao ĩthiĩ ĩthirĩrĩkĩire, tondũ nĩ ũkoraga rĩngĩ mũndũ nĩ arate mahinda maingĩ mũno egũkũ bara-inĩ. Na ũndũ ũyũ, nĩ wonekete kaingĩ gwa kahinda karaihu, ona gũtuĩka thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩaramia bara ici, kana gũcitua bara nene, kũrĩa ngari irĩa ithiaga mwena ũmwe igatuĩka iragera ĩyo ĩmwe. No bado gũtirĩ kũragĩa na kĩhonia, kĩa ũndũ ũyũ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ nguona haha hena itangia rĩa maaĩ, nĩ nguona hena mũndũ, ũrĩa wĩna kĩraĩ kĩrĩa ekĩrĩte maaĩ, na nĩ aroneka agĩthamba magũrũ. Nĩgetha ũkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũbataraga gũkorwo na maaĩ, na maaĩ ta rĩu ingĩrora mbica-inĩ ĩno no njuge maaĩ maya arutĩte haha itangi-inĩ. Na nĩgetha maaĩ ũkorwo ũkĩgĩa namo itangi-inĩ, nĩ ũkorwo ũkĩmatega rũembeya-inĩ rwa nyũmba, kũrĩa macokaga rĩrĩa kwaura, makaingĩra, ũkamategereria makaingĩra itangi-inĩ. Na rĩrĩa mekũingĩra itangi-inĩ, rĩatua kũihũra, nĩ ũcokaga nĩ rĩroneka rĩna mũberethi wa kũruta maaĩ. Na kuuma hau rĩu ũngĩenda gwĩthamba magũrũ kana gwĩthamba mwĩrĩ, nĩ ũthiaga ũgataha maaĩ itangi-inĩ rĩu, na warĩkia gũtaha maaĩ hau ũkoya ũkamekĩra kĩraĩ, ũkoya thabuni, ũgacoka ũkoya kanyamũ ga gwĩkumutha, kana no ũhũthĩre ithaha, kana ihiga rĩrĩa rĩkumuthaga mũndũ magũrũ. Kuuma hau, nĩ ũcokaga ũgoka ũkambia gwĩkumutha, ũgethamba ũkaruta nginya gĩko kĩrĩa gĩothe kĩngĩkorwo mwĩrĩ-inĩ waku, kana kĩngĩkorwo magũrũ-inĩ maku.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha mbica-inĩ ĩno, nĩ ndĩrona hena andũ, na andũ aya nĩ maroneka nĩ aingĩ, na nĩ gũteng'era marateng'era, kana nĩ gũcindana maracindana ihenya. Ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo mũno gũkũ bũrũri-inĩ, ona nginya nja ya bũrũri kana thĩ yothe. Tondũ maya nĩ mathako, kana mahenya nĩ makoragwo me mathako makoragwo magĩtambũrĩkana thĩiniĩ wa thĩ, na nĩ makoragwo magĩthiĩ na mbere kũringana na bũrũri ũrĩa mũndũ aumĩte. Kana nginya mabũrũri nĩ macindanaga. Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno, tondũ nĩ ũteithagia mũndũ gwĩka mazoezi, kana gũkorwo akĩrora mwĩrĩ wake na njĩra njega, rĩrĩa marateng'ra. Na kũrĩ andũ mekaga mekaga maũndũ maya kũringana na ũrĩa marenda gũikara mĩtũrĩre-inĩ yao. Kũrĩ andũ mekaga wĩ ta wĩra wao, kana macindanaga wĩ ta wĩra wao, kũrĩa ũkoraga kwĩna ateng'eri arĩa bũrũri yamũrĩte, magathiĩ magacindanĩra bũrũri wao. Na nĩ kũrĩ andũ macokaga gũteng'era o gwĩkenia kana kũiga mĩĩrĩ yao ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũno, tondũ nĩ ũteithagia mũndũ kũnogora mĩĩrĩ yake, kana nginya kũnogora mĩkiha ya mĩĩr. Na nĩ ũkoragwo ũrĩ ũndũ wa bata mũno. Tondũ nginya rĩrĩa ũngĩthiĩ thibitarĩ, nĩ ũkoraga ndagĩtarĩ nĩ agũkũĩra nĩ wega gũkorwo ũgĩka maũndũ ta maya, nĩgetha mwĩrĩ waku ũgaikara wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, na mĩkiha yaku ĩgatiga kũnyitana, ũgakorwo wĩ mũndũ wĩna mũtũrĩre mwega.

Ndarora wega mbica-inĩ ĩno, nĩ nguona haha harĩ na athuri atatũ, kũrĩa ũmwe aroneka anyitĩte icembe na aya angĩ maroneka mena iciko cia tĩri , na ndarora kũrĩa thutha nĩ nguona kwĩna irathi kana nyũmba iria ironeka tarĩ njerũ kana ciakĩtwo kahinda gatarĩ karaihu kahĩtũku, na ndarora harĩa nja nĩ nguona hena arutwo marũgamĩte, tondũ nĩ ndĩrona nĩ airĩtu mekĩrĩte unifomu, kũgwo ĩno nĩ cukuru ĩrakwo, na haha rĩrĩa cukuru ĩgwakwo kana rĩrĩa mũndũ akuuga nĩ agwaka nyũmba, nĩ abataraga kwamba kũiganania harĩa abangĩte gwaka nyũmba ĩyo, rĩngĩ okorwo hauma na karĩma hatikũigananĩte agakorwo akĩhaiganania, na rĩrĩa ũgwaka nyũmba yothe ĩrakwo na mahiga, kĩndũ kĩa mbere ũbataraga gwĩka nĩ kwamba kweja mũthingi, wamba kweja mũthingi mũndũ nĩ enjaga mũthingi wa biti ciganona na kũu thĩ, kũrĩa wambaga warĩkia kwenja ũkara mahiga maiganona na nginya magakinya level ĩrĩa ũrenda nyũmba yaku yambie, na ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, tondũ nĩgetha nyũmba ĩrũgame na ĩhote gũikara gwa kahinda karaihu, nĩ abataraga mũthingi mũrũmu, na mũthingi ũyũ nĩ ũringanaga okorwo nĩ kũndũ kwĩna tĩri wa kagenyo, mũthingi ũyũ nĩ wenjagwo handũ harikariku, tondũ tĩri wa kagenyo ndũkoragwo ũrĩ mwega mũno rĩrĩa mũndũ araka nyũmba ya mahiga hau, kũgwo nĩ ũndũ ũteithagia mũno thĩiniĩ wa waki wa...

Ndarora hahambica-inĩ ĩno, nĩ nguona hena andũ maigana ũna macemanĩtie. Na kaingĩ ũndũ ũyũ nĩ ũhanĩkaga mũno, tondũ nĩ nguona andũ aya tarĩ aruti a wĩra a kambuni ĩmwe, gũkũ bũrũri-inĩ. Na rĩrĩa andũ magũcemania ũũ, rĩngĩ nĩ makoragwo makĩiga mĩbango kana makĩaranĩria ũrĩa mabatiĩ gũthi na gũtwarithia kambuni yao na mbere. Ũũ nĩ ũndúũũkoragwo wĩ mwega, tondũ rĩu haha andũ macamania, o mũndũ nĩ ahotaga kũruta mawoni make, aya angĩ magathikĩrĩria, na makona nĩ woni ũrĩkũ mwega, kana nĩ ũndũ ũrĩkũ magũĩka nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria kambuni ĩyo yao. Nĩ nguona haha hena nginya mwandĩki, ũrĩa arakorwo akĩandĩka maũndũ marĩa mararĩrĩrio thĩiniĩ wa mũcamanio ũyũ, na nĩgetha rĩrĩa magũtua kũmekĩra makorwo makĩhũthĩra ibuku rĩu kũrora maũndũ marĩa mabangĩte gwĩka.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩratambũra andũ aya erĩ, thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Tondũ ũyũ ũmwe wĩ mwena wa ũmotho, nĩwe warĩ mũtongoria mũnene wa bũrũri, wa Kenya, ũrĩa wĩtagwo mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta. Mũtongoria ũyũ nĩ athurirwo kwĩ mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ, kũrĩa atuĩkire president wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Agĩcoka agĩtongoria bũrũri wega, na andũ magĩcoka makĩmũthura rĩngĩ thĩiniĩ wa mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja. Kuuma hau, nĩ atongoririe bũrũri, agĩtwarana na ũtongoria wake nginya mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na na mĩrongo ĩĩrĩ na ĩĩrĩ. Kuuma hau, mũndũ ũyũ ũngĩ wĩ mwena wa ũrĩo, nĩ ndĩrona nĩwe ũkoretwo ũrĩ mũtongoria wa mwena wa mũng'ethanĩro, gwa kahinda karaihu mũno thĩiniĩ wa gũkũ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na ũrĩa etagwo Raila Omollo Odinga. Nĩ akoretwo e mwena-inĩ wa mũng'ethanĩro kuuma mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na igĩrĩ, kũrĩa akoretwo agĩkorwo mwena-inĩ wa mũng'ethanĩro, na nĩ akoragwo na kĩama gĩake kĩrĩa gĩtagwo ODM. Nĩ akoretwo arĩ mũtongoria wa bata mũno bũrũri-inĩ, tondũ nĩ akoretwo akĩruta thirikari mahĩtia, na agateithia kana akahotithia thirikari gũkorwo ĩgĩka maũndũ na waragania, tondũ hĩndĩ ciothe rĩrĩa thirikari ĩkwaga gwĩka maũndũ na waragania, nĩ aumagĩra, na akahota gũtetera Akenya.

Ndarora mbica-inĩ ĩno nĩ nguona gũkũ tarĩ nduka nene, kana nduka ya supermarket, tondũ wa mbere nĩ ndĩrona haha hena andũ erĩ na maroneka makuĩire kana makĩyoera kĩrĩa marenda, na thĩiniĩ wa shelf ĩno nĩ ndĩrona hena mĩtu, hena mũtu wa ngano na hena nginya mũtu wa ngima, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũno andũ, tondũ nĩ ũkoraga rĩrĩa mũndũ arenda kũgũra indo ciĩ nyingĩ na nĩwe aramenya kĩrĩa arenda kũgũra, nĩ athiaga thĩiniĩ wa supermarket na akahota gũcagũra indo iria ciothe arenda, na arĩkia gũcagũra aciĩkĩra kanyamũ-inĩ gaka anyitĩte na guoko, athiĩ harĩa harĩhagĩrwo agatarĩrwo akarĩha, na ũndũ ũcio ũkahũthia maũndũ mũno, tondũ ha gũtinda ũgĩthiĩ nduka ũgĩĩtia mwendia kĩrĩa giothe ũrenda, na rĩu haha ndĩrona ararogota nĩ mĩtu na mĩtu nĩ ĩgũragwo mũno nĩ andũ gũkũ bũrũri-inĩ , tondũ ũngĩtuĩria mũno kaingĩ andũ arĩa maikaraga gũkũ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya, nĩ mendete mũno kũrĩa ngima, na nĩgetha ũhote kũrĩa ngima nĩ ũgũraga mũtu kana nĩ ũthĩaga mbembe, no rĩu andũ arĩa maikaraga mataũni-inĩ matarĩmaga mbembe, nĩ ũkoraga ũndũ ũrĩa mangĩĩka no gũthiĩ gũkũ matuka-inĩ maya, na makahota kũgũra mũtu ũyũ, magũra mũtu magathiĩ mũciĩ makahota kũruga, kana kũrugĩra nginya bamĩrĩ ciao.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩnguona haha hena andũ arĩa mokĩte gũthomithio, na nĩ ndĩrona harĩa mbere hena mũndũ ũrĩa ũramathomithia, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wĩkĩkaga mũno gũkũ bũrũri-inĩ tondũ nĩ ũkoraga rĩngĩ kambũni ngũrani nĩ ciũkaga gũthomithia andũ na kũmonia ũtungata ũrĩa kambũni icio iheanaga, ta rĩu no ũkore kambũni ta mabengi , kambũni cia indo cia ũrĩmi, kambũni ya indo cia mahiũ , ona kana nginya rũhonge rwa ũrigitani nĩ matũmaga andũ kũndũ icagi-inĩ kana kũndũ kũrĩa andũ maikaraga magoka makamathomothia, na makamonithia ũrĩa kambũni icio cihotaga kũguna andũ, na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia andũ mũno tondũ rĩngĩ ũngĩoya tuge arĩmi , nĩ ũkoraga kambũni cia gũthondeka ndawa cia ũrĩmi kana nginya gũthondeka mbegũ iria andũ mahandaga nĩ citũmaga andũ ta aya ,magoka makamathomithia kana magoka makathomithia arĩmi wega wa ndawa icio kana ũrĩa ndawa icio ihũthagĩrwo kana nginya wega wa mbegũ icio, na ũgakora rĩngĩ mũrĩmi arũmĩrĩra maũndũ marĩa athomithĩtio nĩ akoragwo akũhanda ũrĩa kwagĩrĩire , kana nginya akahota gũkorwo akĩramata mĩmera yake ũrĩa kwagĩrĩire, na macũngĩrĩra nĩ ũkoraga nginya magetha make nĩmongerereka na kwongerereka kwa magetha ũgakora nĩ kwongerera nginya kĩgĩna kĩrĩa onaga kana mbeca iria onaga harĩ ũrĩmi ũcio wake.

Ndarora haha nĩngŭona gŭkŭ nĩ rŭnyajarainĩ rwa nyamŭ, na nĩngŭona kwĩna ngarĩ, na nĩdĩrona ngari kŭrĩa irĩa dĩreciria cikoragwo cikŭŭĩte agendi, ŭndŭ ŭyŭ nĩwĩkĩkaga mŭno gŭkŭ bŭrŭriinĩ nĩtondŭ gŭkŭ bŭrŭri ŭyŭ wiitŭ nĩŭkoragwo na nyanjara nyingĩ cia nyamŭ, kŭrĩa igŭcagĩrĩria agedi a kŭŭma mabŭrŭri ngŭrani, ona nginya thĩ yothe, magoka kŭona nyamŭ ta ici. Na haha nĩdĩrona hena ngarĩ, na ngarĩ nĩ nyamŭ ĩmwe ĩgŭcagĩrĩria agedi mŭno tondŭ ti mabŭrŭri maingĩ makoragwo na nyamŭ ĩno kŭogŭo nĩ medaga gŭka makona ŭrĩa nyamŭ ĩno ihanaga na ngarĩ nĩĩroneka nĩhambĩte igŭrŭ wa ngari ĩmwe ya agedi na kŭrĩa nĩjŭĩ nĩmakoretwo makĩmakio nĩ ŭhoro ŭyŭ ona gŭtŭĩka nĩmakoragwo magitĩirwo gŭtirĩ ŭndŭ mŭŭrŭ ŭngĩhanĩka. Ŭndŭ ŭyŭ nĩŭteithagia bŭrŭri ŭrĩ wothe tondŭ nĩŭkoraga kaingĩ rĩrĩa agedi moka gŭkŭ bŭrŭriinĩ nĩmakoragwo makĩrehe kĩgĩna kŭŭmana na rŭhonge rwa ŭceri kana rwa tŭarizim gŭkŭ bŭrŭriinĩ na thirikari nĩĩkoragwo ĩkĩhota kŭrogota igoti inene kŭmana na rŭhonge rŭrŭ tondŭ o ŭrĩaagedi marĩ aingĩ nogŭo thirikari ĩkŭhota kŭona mbeca nyingĩ, na kŭogŭo rĩŭ nĩŭkoraga thirikari nĩĩkĩrĩire mŭno ŭhoro ŭyŭ na nginya ĩkahota kŭgitĩra nginya nyamŭ ici cikoragwo rŭnyajarainĩ rŭrŭ rwa nyamŭ.

Rĩrĩa nguona ũndũ ta ũyũ, nĩnguona ici nĩ ciana irĩa cirĩ cukuruinĩ wa mũthingi, na ndarora kũringana kũrĩa marĩ, kana kũrĩa marĩ ũrĩa kũhana , nĩ nguona nĩ ũkuona marathomera cukuru ĩrĩ kũndũ gĩcagi-inĩ, kana kũndũ thĩiniĩ, tondũ nĩ ndĩrona nginya irathi ciao ti atĩ nĩ ũrĩa cirĩ njega mũno. Naniĩ ngacoka ngona nĩmarakorwo marĩ na computer ĩrĩ haha kana laptop ĩrĩ haha ĩrĩa marakorwo makĩmĩhũthĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũkoretwo, kana nĩ ũndũ wambĩrĩirio nĩ thirikari wa gũthomithia ciana ũhoro wĩgiĩ technology kuma cirĩ o nini, kuma cirĩ o cukuruinĩ wa mũthingi. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa mbangĩtũo kũambĩrĩrio nĩ thirikari ĩrĩa yarĩho ya president Uhuru Muigai wa Kenyatta, kũrĩa nĩ eranĩire kana nĩ erĩire andũ cukuru ciothe cia mũthingi, nĩ cigũkorũo ikĩheo, kana nĩ igũkorũo na mĩtambo ĩno ya gũthomithia ũhoro wa technology, na akĩĩranĩra mwana o wothe nĩ agũkorũo ahetwo laptop yake ya gũkorũo agĩthoma. Ũndũ ũcio ndwahotire gũkorwo ũgĩkinyanĩra, tondũ rĩngĩ rĩrĩa gũkũenda kwambĩrĩa ũndũ ta ũyũ nĩ ũbataraga gũkorwo ũrĩ na mũbango mwega na nginya ũgakorwo ũrĩ na kĩgĩna gĩa kũhotithia maũndũ maya. Ũndũ ũyũ ndúwakinyanĩire wega o na gũtuĩka nginya thirikari ĩno ĩrĩga kũingĩra, nĩ mathiĩte na mbere na kũũhinyĩrĩria makageria kũũtindatindĩka.

Haha nĩnguona harĩ na andũ aingĩ mũno mũno mangĩkorwo marĩ a itũra rĩrĩ arĩa maroneka macemanĩtie na ningĩ nĩndĩrona nĩmatongoretio nĩ ma abithaa kana nĩ arĩa maheanaga ũtungata thĩinĩe wa rũhonge rwa mũtharaba mũtune. Rũhonge rũrũ rwa mũtharaba mũtune nĩ rũhonge rũkoragwo rwĩ rũgamĩrĩire na nĩ rũkoragwo rũgĩteithia mũno andũ arĩa magũmĩirwo rĩngĩ kana rĩrĩa kwa umĩra mũrimũ kana nginya rĩria kwa umĩra maũndũ mangĩ ta mũiyũro kana nginya kũrĩa andũ arĩa marwarĩte kana kũndũ kũrĩa nginya kwĩna ng'aragu, andũ aya a mũtharaba mũtune nĩmokaga mũno gũteithia andũ. Narĩu ingĩrora wega haha nĩndĩrona nĩmokĩte mehumbĩte na mehumbĩte mũno kwa ũgũo nĩkwonania rĩngĩ nĩkumĩrĩte mũrimũ thiinĩe wa itũra rĩrĩ ũrĩa ũngĩkorwo nĩ mũrimũ wa andũ kana nginya ũkorwo nĩ mũrimũ wa mahiũ na nĩmaroneka nĩmakũĩte indo kũrĩa mokĩte gũtangĩkĩra andũ kana indo iria ciothe ingĩkorwo ihutĩtio nĩ mũrimũ ũcio nĩgetha makorwo magĩteithia andũ a itũra rĩrĩ. Rũhonge rũrũ rwa mũtharaba mũtune nĩrũkoragwo rwĩ kũndũ gũothe gũkũ bũrũri-inĩ wa kenya ona nginya njaa wa bũrũri tondũ nĩrũkoragwo nginya na wabici ciao taũni-inĩ o taũni-inĩ kũrĩa ũkoraga nĩrũteithĩtĩe nginya mabũrũri marĩa me kũndũ kũngĩ na makahota gũkorwo magĩteithia andũ arĩa magũmĩirwo.

Haha ũngĩrora wega nĩ ũkwona gũkũ nĩ kũndũ kũhana tarĩ kũndũ kũheanagĩrwo ũrigitani kana thibitari-inĩ, tondũ nĩ ndĩrona haha hena andũ arĩa itarona wega no nĩ maroneka aingĩ nĩ atumia, kũrĩ nginya mena ciana, nĩ haroneka mũtumia ũrĩa ũrũgamĩte mbere yao ehumbĩte nguo njerũ kana cia white, na nĩ aroneka tarĩ kũmatara aramatara kana tarĩ kũmathomithia aramathomithia, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũhanĩkaga mũno thĩiniĩ wa thibitari-inĩ iria ikoragwo mataũni-inĩ, kana nginya iria ikoragwo icagi-inĩ thĩiniĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, kũrĩa atumia arĩa rĩngĩ me aritũ kana atumia arĩa makuhĩrĩirie kũgĩa ciana, kana atumia arĩa magĩte ciana na mena twana twa tũkenge, nĩ metagwo gũthomithio nĩ ndagĩtarĩ kana nĩ mũrigitani, na akahota kũmathomithia mĩikarĩre mĩega ũrĩa mangĩhota kwĩrora kana ũrĩa mangĩhota gũkorwo magĩikara na njĩra njega thĩiniĩ wa kahinda kau marĩ aritũ kana nginya rĩrĩa mena twana tũnini, mũno mũno nĩ makoragwo makĩaria ũhoro wa ũtheru, tondũ ũtheru nĩ ũndũ wa bata mũno thĩiniĩ wa ũgima mwega wa mũndũ kana nginya mwana, ũhoro ũyũ nĩ ũteithĩtie atumia aingĩ kana aciari aingĩ, nĩgũkorwo nĩ mahotete gũkorwo makĩrera ciana ciao ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ na ikahota gũkũra wega.

Nĩkŭrĩ mĩtheba mĩingĩ ya mbeca mŭndŭ angĩgĩa, na mŭtheba wa mbere wa mbeca mŭndŭ angĩgĩa nĩ mŭcara. mŭcara nĩ mbeca, kana nĩ marĩhi marĩa mŭndŭ arĩhagwo, rĩrĩa akŭheo wĩĩra, na kaingĩ marĩhagwo thŭtha wa kahinda kaigana ona, mŭno mŭno ŭngĩrora ta arŭti a wĩĩra a thirikari kana arŭti a wĩĩra a kambŭni, ona kana andŭ arĩa marŭtagĩra andŭ arĩa angĩ wĩĩra nĩmakoragwo madĩkĩtwo mĩcara na mĩcara ĩyo nĩmaheagwo thŭtha wa wiki kana wiki igĩrĩ ona kana thŭtha wa mweri kŭringana na ŭrĩa mŭgŭkorwo maŭogwithanĩtiĩ na mŭndŭ ŭrĩa ŭkwadĩkĩte. Mŭtheba ŭrĩa ŭngĩ wa mbeca mŭndŭ angĩgĩa nĩ ngombo. ngombo nĩ mŭtheba wa mbeca ŭrĩa mŭndŭ arabatara gwĩka ŭndŭ ŭngĩthiĩ rĩngĩ ta benginĩ kana angĩthi ta kambŭni cia kŭheana ngombo ŭgakorwo ŭkĩihŭria bomŭ ŭgakorwo ŭkĩĩra kambŭni ĩyo kana bengi ĩyo ŭreda mbeca ciigana na ŭtanyĩte gwĩka atĩa na mbeca icio. Na haŭ nĩma kŭringana na ŭria makŭona nomakŭhe ngombo icio kana makŭime ŭndŭ ŭcio ŭngĩ kana mŭtheba ŭcio ŭngĩ wa mbeca mŭndŭ agĩaga nĩ mbeca cia wajorithia na mbeca ici cia wonjorithia nĩagĩaga baida na rĩngĩ no ŭkore mŭndŭ ojorithĩtie na kambŭni ngŭrani kana na mabengi ngŭrani na baida ĩyo yagĩo kŭŭmana na mbeca icio onjorithĩtie, nĩĩkoragwo ĩ mŭtheba wa mbeca mŭndŭ angĩgĩa.

Ndarora haha, nĩ nguona mũndũ ũyũ nĩ ndĩramũmenya, ũrĩa nĩwe warĩ president wa hau kabere wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. President ũyũ Uhuru Mũigai wa Kenyatta. Uhuru Mũigai wa Kenyatta nĩ aingĩrire ũteti o hau gatene, tondũ nĩ mwana wa ũrĩa warĩ president wa mbere wa bũrũri ũyũ wa Kenya kuuma wĩyathi. Nĩangĩrire na akĩambia kũrũĩra gĩtĩ kĩa ũtongoria wa bũrũri ũyũ mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na igĩrĩ ona gũtuĩka ndacindire nĩ acindirwo nĩ Mwai wa Kĩbakĩ ũrĩa nĩ mũtigairĩ. Na kuma hau nĩ aikarire ũteti-inĩ na agĩtuo nginya mũnini wa Prime Minister mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mũgwanja, o kũrĩa aikarire nginya mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ. Gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ, nĩ ahũranĩire gĩturua gĩa president na nĩ ahotire gũcinda na agĩkorwo agĩtuĩka president kwa rita rĩa mbere, na agĩtongoria bũrũri ũyũ wega. Thutha wa mĩaka ĩtano nĩ gwekirwo gĩthurano kĩngĩ na agĩkorwo arĩ kĩhĩtahĩtanĩro-inĩ kĩu na akĩhota gũcinda rĩngĩ mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja, na akĩhota gũtwĩka president rita rĩa kerĩ. Agĩ serve bũrũri ũyũ wa Kenya o nginya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ. Na kuma hau agĩcoka agĩtiga tondũ ndũbatiĩ kũrũĩra gĩtĩ gĩkĩ makĩria ya ma.

Haha nĩ nguona ĩno nĩ ngũkũ, na ndarora wega nĩ ndĩrona ngũkũ ĩno nĩ ĩroneka tarĩ gũkua ĩkuĩte. Na macũngĩrĩria ma gĩkuo kĩa ngũkũ ĩno, no ĩkorwo nĩ mũrimũ, tondũ nĩ ũroneka kwĩna maguanyĩrĩ mayo mamwe maumanu, na ũyũ nĩ ũroneka nĩ mũrimũ. Ũrĩithia wa ngũkũ nĩ ũgũmagirwo nĩ moritũ ngũrani, na ũritũ wa mbere ũrĩa ũgũmagĩra ũrĩmi ũyũ mũno kana ũrĩithia ũyũ wa ngũkũ mũno nĩ mĩrimũ. Ngũkũ nĩ ikoragwo kana nĩ irĩ ũhũthũ wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga ngũkũ ta kĩhuruto na nĩ citihotaga gwĩtiria wega. Rĩu nĩgetha rĩrĩa mũrĩmi akũhota kũrĩithia ngũkũ ici, nĩ egũbatara gũkorwo ena irio irĩa ciagĩrĩire kana agĩcirora wega. Akarora nginya rĩrĩa ũrĩa ciraikara rĩrĩa ciratinda kũu mũthenya, ona gũciĩtĩra ndagĩtarĩ, rĩrĩa akuona ta kwĩna kamweke kana kwĩna dalili o yothe ya mũrimũ. Tondũ rĩrĩa warĩithia ngũkũ nĩ ũkoraga cianyitwo nĩ mũrimũ ta ũyũ wa kĩhuruto, nĩ ũkoraga nĩ igwatanagia naihenya mũno. Na ngũkũ nĩ raithi mũno gũkua tondũ ndĩninaga ona wiki ĩmwe ĩngĩnyitwo nĩ mũrimũ ũcio. Koguo nĩ wega rĩrĩa ũrarĩithia kana rĩrĩa ũreka ũrĩmi ũyũ ũgakorwo ũgĩcirora wega na ũgakorwo ũrũmĩrĩire ũrĩa ciraikaga nĩgetha ndũgakorwo ũgĩthiĩ hathara kuumana na ikuo, irĩa ingĩrehwo nĩ mĩrimũ ĩno ya ngũku.

Haha nĩnguona hena mũtumia, na mũtumia ũyũ nĩaroneka nĩ mũciari, tondũ nĩaroneka nĩanyitĩte kana, kana gatarĩ kanene. Ndarora wega nĩnguona kana gaka tarĩ kana ka mĩeri kenda kana gakorwo gathiĩte mũno kena mwaka ũmwe na nuthu. Na mũtumia ũyũ nĩaroneka nĩ mũkenu mũno, na gũkũ marĩ nĩkũroneka nĩ ta thibitarĩ-inĩ. Na ndarora wega nĩnguona mũtumia ũyũ tarĩ okĩte thibitarĩ, kĩndũ gĩtagwo clinic, ĩrĩa atumia arĩa aritũ kana atumia arĩa marĩkia kũgĩa ciana, nĩmandĩkagĩrwo magoka clinic thibitarĩ-inĩ iria imakuĩrĩirie nĩgetha magaikara makĩroragwo wega. Ona rĩrĩa magĩa ciana, ciana ici nĩikoragwo na njanjo, iria cikoragwo ciandĩkĩirwo kuma rĩrĩa cia ciarwo nĩmakoragwo na njanjo ngũrani. Kũrĩ njanjo ya gũciarwo, thutha wa wiki ithathatũ nĩmabatiĩ mathiĩ njanjo ĩngĩ, thutha wa wiki ikũmi nĩmekagĩrwo njanjo ĩngĩ, ona nginya thutha wa wiki ikũmi na inya. Na mũico mũico rĩrĩa mwana akinyia mĩeri kenda níĩthiagwo akaheo njanjo ya mũico, na kumania na hau, mwana ũcio nĩakũraga ena riri na agakũra ena ũgima mwega wa mwĩrĩ, tondũ njanjo icio nĩigiragĩrĩria mwana ũcio kũnyitwo nĩ mĩrimũ mĩingĩ. Na kuoguo mwana ũcio agakũra ena hinya na ena ũgima mwega wa mwĩrĩ na mũciari onake nĩaroragwo nĩgetha akorwo he handũ auma mũrwaru agathondekwo.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha nĩ nyũmba, na nyũmba ici nĩ iria ciaikaragwo nĩ andũ a rũrĩrĩ rwakwa kahinda-inĩ ga tene. Nyũmba ici nĩciakagwo na nĩci onarĩu nĩciakagwo nakũu icagi-inĩ, nĩciakagwo na ndoro tondũ warora gũkũ mĩena-inĩ, thingo cia nyũmba ici nĩikoragwo ciakĩtwo na ndoro, kũrĩa wambaga ũkenjera ikĩngĩ, na warĩkia kwenjera ikĩngĩ ũkahũra mbito ũgacoka ũgathinga mĩanya ĩkũu thĩiniĩ na ndoro. Na igũrũ nakuo nĩũrona nĩigitĩwo na nyeki, na nĩciambaga kũhũrwo mbito na rĩngĩ cikarwo iratathi igĩcoka kwĩigĩrĩrwo nyeki ĩno nĩũndũ wa kũgirĩrĩria rĩngĩ rĩrĩa kwaura mũno maĩ matikaingĩre. Ũndũ ũyũ nĩũcenjetie kwa mainda tondũ thikũ ici andũ matiakaga nyũmba ta ici, nĩũndũ wa ũrĩa maũndũ mathiĩte magarũrũkĩte. Thikũ ici nĩũkoraga andũ aigĩ rĩrĩa magwaka nyũmba ciao, nĩmaraka nyũmba na mbao mabati ona kana nginya mahiga. Nyũmba ici cia gwakwo ici ciakagwo tene, citiaikaraga ihinda inene mũno, tondũ nĩwakoraga rĩngĩ ta rĩrĩa kwaura, nyũmba ĩno nĩyaitĩkaga ndoro na ĩkambia gũthingũka na ũgakora nĩyagĩa mĩanya kana rĩngĩ kinya kũrĩa nyeki-inĩ nĩkũraura, na nyeki yambia gũbutha ĩkambia kũingĩria maĩ. Nyũmba iria irakwo thikũ ici nĩirakorwo no cikare kainda kanene na nginya nĩirakorwo itingiura na ikahe mũndũ kahinda karaihu ga gũtũũra nyũmba

Ndarora haha, nĩ ndĩrona haha hena andũ atatũ, ndĩrona hena mũciari, na ciana ciake igĩrĩ, na ndarora kirĩa kĩmarigicĩirie nĩ kũroneka gũkũ tarĩ thibitarĩ-inĩ, kana tarĩ kũndũ gũkuhĩrĩirie thibitarĩ , na nĩ nguona mũtumia ũyũ na twana tũtũ twake, nĩmehumbĩte tũrembeko , ũyũ nĩ ũndũ ũrangenia mũno tondũ nĩ ndĩraririkana mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ, nĩ kwagĩire na mũtuthũko wa mũrimũ wĩtagwo corona, mũrimũ ũyũ nĩ wa korirwo ũkĩgwatanio mũno gwa kahinda kanini, na nginya ũgĩcũngĩrĩra ikwo nyingĩ mũno thĩiniĩ wa thĩ, gũtwĩkaga mũrimũ ũyũ waumĩte bũrũri-inĩ wa China, no nĩ ũndũ wa andũ gũceracera mũrimũ ũyũ nĩwakorirwo ũgĩtaba mabũrũri-inĩ hakuhĩ mothe thĩ na ũkĩnyita andũ aingĩ mũno, na mabũrũri mangĩ ta Italy nĩ gwakuire andũ aingĩ mũno, rĩũ thirikari nĩyokire na maũndũ marĩa yerire andũ nĩgetha makorwo makĩrigĩrĩria kumana na mũrimũ ũyũ, ũndũ wa mbere warĩ gwĩthaba moko na nĩ ndĩrona haha thibitarĩ-inĩ ĩno kwĩna itangi na rĩna maaĩ, na maaĩ maya nĩmahũthĩkaga mũno tondũ andũ nĩmabatiĩ gwĩthaba moko hĩndĩ o yothe, ũndũ ũngĩ thirikari yerire andũ nĩ atĩ merute gwĩkĩra tũrembeko tũtũ twa kũrigĩrĩria gũkũ maniũrũ-inĩ, nĩgetha kũrigĩrĩria kana andũ aya nĩ magũtiga kũgwatania mũrimũ ũyũ, nĩgetha ũkore nĩ tũranyihanyihia ikuo iria ironekana.

Haha ninguona hena mũheani wa ũtungata wa ũgima mwega wa mũĩrĩ, kana ndagĩtarĩ na nĩnguona hena mũtumia ũkĩte haha kũmwona, na ndarora gũkũ nĩndĩrona ti thibitarĩ ndĩrona aya tarĩ abithaa arĩa matũmagwo nĩ thirikari kũndũ gĩcagi-inĩ kana icigo-inĩ ci kũndũ thĩinĩe magoka kũheana ũtungata wa ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩndĩrona ndagĩtarĩ ũyũ ena macini na macini ĩno nĩnguona tarĩ ĩrĩa ĩthimaga ũrĩa thakame ĩrahũra mwĩrĩ-inĩ kana kĩndũ gĩtagwo blood pressure na ũyũ nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩkĩka mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa kenya, tondũ nĩũgũkora nginya rĩrĩa mũndũ agũthĩe thibitarĩ ũndũ wa mbere atanamba kuona ndagĩtari nĩageraga harĩ macini ĩno na gathimwo ũrĩa blood pressure yake ĩhana. Na kuma haha nĩngũona ũndũ ũyũ nĩũteithagia mũno tondũ nĩũheaga ndagĩtarĩ kana nĩũteithagia ndagĩtarĩ kũmenya ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũrwaru wake na agakorwo akĩmenya nĩkĩ kĩngĩkorwo gĩ thĩna nake . Ũndũ ũyũ nĩũteithĩtie mũno na nĩ ũndúũwĩkĩtwo nginya icagi-inĩ tondũ kũrĩa gũtarĩ kana kũrĩa gũtarĩ thibitarĩ iria ikuhĩrĩirie andũ thirikari nĩ ĩhotaga gũtũma andũ ta aya na magoka magateithia andũ gũthima thakame yao na makona ũrĩa thakame ĩrathĩe ĩcerete mũĩrĩ-inĩ wao na makahota kũmenya kana mũndũ ena ũgima mwega wa mũirĩ kana ndarĩ na ũgima mwega.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ ndĩrona haha hena ciana ithatũ, iria ciĩ tũkari-inĩ na nĩ ndĩrona thutha wao kũri na andũ arĩa mahana ta maheaga twana tũtũ ũtungata. Twana tũtũ nĩ tũroneka nĩ twana twĩna wathe tondũ nĩ tũroneka nginya ũguo tũikarĩire ngari ici nĩ kuonania tũtingĩhota gwĩtwara na magũrũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo kuo kana nĩ wonekaga mũno gũkũ bũrũri-inĩ witũ, tondũ nĩ ũkoraga nĩ kũrĩ andũ kana nginya ciana iraciarwo ciĩna wathe ũrĩa itangĩhota nginya gwĩtwara. Ona ningĩ nĩ ũkoraga wathe nĩ ũkaga na njĩra nyingĩ, tondũ nĩ ũkoraga rĩmwe andũ nĩ magĩaga wathe marĩ anene, rĩngĩ mũndũ nĩ agĩa na mũtino wa barabara, kana nĩ ahota kũringwo nĩ kĩndũ, na macũngĩrĩra agakorwo agĩte wathe. Rĩu nĩ kũrĩ kũrĩa ciana ici cina wathe, nĩ kũrĩ macukuru kana kũrĩa nĩ kũrĩ andũ merutĩire makaambĩrĩria kurĩa ciana ici cingĩikara, na nĩ maciandĩkagĩra nginya andũ a gũcitungata. Ta rĩu haha nĩ ndĩrona andũ, airĩtu aya ana aya mekĩrĩte nguo njirũ, aya nĩo maroneka nĩo maheaga ciana ici ũtungata. Na ciana ici nĩgetha ikorwo igĩkũra wega, nĩ cikoragwo mũno kana nĩ gũkoragwo na andũ a wendi mwega, arĩa maheanaga indo na rĩngĩ nginya kũruta mbeca ciao mĩhuko, cigatwarwo macukuru-inĩ marĩa ciana ici cikaraga, nĩgetha ikahota kũmateithĩrĩria ngina gũcirera o wega.

Ndarora haha, nĩ nguona hena mũirĩtu, na mũirĩtu ũyũ nĩ aroneka nĩ mũruti wĩra wa kambũni ĩmwe ĩrĩa ĩheanaga motungata ma intaneti , tondũ nĩ aroneka nginya ena laptop, na nĩ aroneka arũgamĩte handũ hena mũtambo ũyũ wa intaneti, ndamũrora wega nĩ nguona nĩ tarĩ gũthondeka arathondeka mũtambo ũyũ wa intanet , na ũyũ nĩ ũndũ nyonete nginya gũkũ bũrũri-inĩ witũ kwa mahinda maya , tondũ intaneti nĩ ĩkoretwo ĩgĩkĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno, na ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie mũno tondũ rĩrĩa kana maũndũ marĩa andũ mareka thikũ ici, nĩmehocagia mũno harĩ maũndũ-inĩ ma teknorojĩ , na nĩgetha ũhote gwĩka maũndũ ma teknoroji na njĩra njega kana na njĩra hũthũ , nĩ ũbataraga intaneti , na rĩu nĩ ũkoraga kwĩna kambũni nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ iria iheanaga matungata maya , na kambũni ici nĩ iteithagia tondũ wa mbere , nĩ cirehaga mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ, tondũ kaingĩ nĩ ũkoraga andũ arĩa mahotanaga na gũthondeka mĩtambo ĩno ya intanet nĩ andũ ethĩ, kũgwo kambũni ici nĩ ciũkĩte gũteithia ningĩ nĩ iheanaga andũ kana nĩ ciheaga andũ intaneti na thogora wa thĩ, na kogwo mũndũ wothe wĩna kana wĩna maũndũ arenda gwĩka na intanet, rĩngĩ nĩ gũthoma kana rĩngĩ nĩkũrutĩra wĩra mũciĩ agakorwo akũhota kũrĩha intaneti , na maũndũ make magathiĩ mahũthĩte na akahota gwĩka maũndũ make na ihenya.

Haha ndarora wega nĩnguona ũyũ nĩ mucemanio wa andũ. Na mucemanio ũyũ ona gũtwĩka kũrĩ na athuri kana arũme, nĩnguona aingĩ ao nĩ atumia. Na nĩũroneka nĩ mucemanio macemanĩtie mararĩrĩria maũndũ ma tekinoronjĩ. Ũndũ ũyũ nĩũkoretwo ũgĩkĩka mũno gũkũ bũrũriinĩ wĩtũ. Tondũ nĩũrakora ciũngano nyingĩ kana thirikarĩ, nĩikoretwo ikĩhinyĩrĩria mũno atumia na airĩtu makorwo makĩingĩra maũndũ-inĩ maya ma tekinoronjĩ. Nĩ gũkorwo kaingĩ nĩ ũkoraga maũndũ maya ma tekinoronjĩ, nĩmakoragwo mathiĩte mwenainĩ wa arũme mũno. Na kũoguo atumia na airĩtu makahinyĩrĩrio nĩ thirikari, kana makaheo hinya wa kũhota gwĩka maũndũ maya.